Achiel kuom yorego duto mag chudo e mbui en kaka tiyo kod gino ma dho ngere dendo ni airtel money kaachiel kod machielo ma iluongo ni debit card. Koluwore kod mano, nitiere yore mamoko suto mopogore opogore ma ng'ato nyalo tiyogodo kaluwore kod gino maengodo mar chulo omuom.

Ber mar pesa en kaka ni onyalo konyowa e chulo gigo duto ma wadwaro kata gigo duto ma watimo odiechieng' kodiechieng' kaka yudo somo mar sikul, yudo thieth e osiptende, chulo wechego duto mag ng'ado wach kata e doho. Kaachiel kod mano wanyalo nyieo gigo duto ma wadwaro odiechieng' kodiechieng' kaka chulo pesa mag ute ma wadakie, nyieo lewni ma wanyalo rwako, nyieo chiemo ma wanyalo chamo kaachiel kod nyieo gigo duto mag dusruok kaka mo mar wich kata kogno ma olos kod gigo duto ma dho ngere luongo ni plastic kata yie wich. Kaachiuel kod mano, pesa inyal tigodo kaka yorno mar loko mwandu ma ingodo koa kuom ng'ato achiel nyaka ir ng'at machielo.

Lony manyasani okelonwa yo manyien ma wanyalo lokogodo pesa koa kuom ng'ato achiel kodhi ir ng'at machielo kata kaka inyalo timo chudo mar gigo duto ma idwaro ka otim ma e mbui. Yorni oseyud ni yot moloyo mang'eny nikech en gino matimore piyo piyo kendo okoketh sa. Machielo en ni inyal tikode e pinje duto mopogore opogore kendo gi ji duto mopogore opogore.

Somo manyasani okel e yo mayot nikech nyithindo duto madhi e sikul sani nyalo somo ka gibedo e ot, ma en ka ginyalo somo wechego motudore kod gigo duto ma itimo i kuonde mag nonro, machielo en yorego duto mag kwano kata ma ohala ma idendo gi dho ngere ni business. Yo machielo en kaka science ma isomo e lee kaachiel kod cham duto mane alworawa kendo kaka cham gi lee dongo kanyakla kendo kaka gikonyore e yudo chiembgi modiechieng' kodiechieng'. Machielo en ni nyithindo pod nyalo choko gigo duto ma osepuonjgi ma giket kamoro achiel kendo mayudo yot e sechego duto magidwaro mondo omi gisomgi.

E piny ma nyasani, ong'we yamo ma igwelo wang'e inyal nyiew ka ochakore kod nengo madirom gana apar kendo moko inyal yud kod nengo mar gana prariyo, gana pradek, prang'wen, prabich kata moko be ntie ma inyal nyiew kod nengo madirom gana mia ariyo. Ka achiel kod mano, kipande mar jogo duto ma osechopo higni apar kod aboro, e sani sirikal dwaro ni ka kipandeni olal to ibiro chulo pesa madirom gana achiel ni mondo eka omiyi kipande manyien. Mogik kambino mar safaricom mano ma otelo ne tudruok e pinje mathoth bende sani yudo ohala maduong' nikech dhano matiyo kode osemedore ahinya.

Nonro osewacho ni mine otelo e timo ohala mar cham moa e puodho, kendo gitelo e uso alode kaka kabej, sukuma kendo olemo kaka maembe kod avokado. Kamachielo bende giuso gigo duto ma inyal chielgodo chiemo moro amora kaka nyanya ka achiel kod kitungu. Kendo iwacho ni gin jogo duto ma omor kod jogo duto ma obiro nyiepo e duknigi. Kaachiel kod mano, gigogi magiuso gin mamedo ji ngima kendo miyo ji tekre ma idwaro mar timo tijego duto mag odiochieng' kodiochieng' kata miyo ji kata konyo ngima mar dhano e chiwo rotekre kata gigo ma idwaero mondo omi oger del.

Migao mar thieth oseyudo ni osiptende mang'eny sani nikod jotuo mang'eny moloyo kitendni magin godo ma inyal kete jotuo kagibiro yudo thieth. E machielo, nede duto ma inyal tigodo e geng'o suna mondo omi kik jotuo yud tuono mar malaria, bende oyudni nok moloyo kwan mar jogo duto matuore. Ka achiel kod mano, jotuo mang'eny oseyud ni nindo e dier ot mag osiptende ma nyalo miyogi tuo ma iluongo gi dho ngere ni pneumonia nikech dier ot kata dier udi ng'ich e thuolono mar otieno kendo ginindo e kuondegi kuom seche mang'eny manyalo romo aboro odiechieng' kodiechieng'.

Ne pidho yien mar moringa man kod ber duto mag ngima ne dhano, kodhi inyal yudo kuom yiende ma oseti kata inyal nyiewgi e dukni mag jopur. Bang' mano yienni ti kendo mondo omi odong mapiyopiyo odwaro mbolea ma oae dipo kata ma onyiew e duka kendo obiro dwaro koth ma oromo kata mondo omi oolne pi e gwengego duto ma okyud koth. Ka osebedo maduong', to inyal ng'wed ite maralum kendo ma beyo beyo moloyo moko duto kendo inyal twogi ma gibed maonge pi kata achiel. Kaeto ibiro swaggi ma gibed mogo kendo mogono biro bedo kod manikod rangi machal kod yienno maen rangi maralum. Mogik, mogoni inyal tigodo e tedo alode kata inyal tigodo e majan mar chae.

Pur mar olemo mar apoyo nikod nengo nikech chakre ite kendo olemo mare nikod ber mang'eny duto ni ngima mar dhano. Kata kamano, tuoche moko nyalo yudo olemoni mar apoyo manyalo miyo pote bedo kod madoadoa mang'eny manyalo miyo jonyieo weyo nyieogi kaluwore kod tuo ma apoyono nyalo kelonegi. Mondo omi ogeng' tuoni, jopur inyal timnegi tiegruok makare mar geng'o kute manyalo kelo tuochegi mondo omi kik gihiny dhano.

Kute kata lwang'ni mang'eny yudo kar dak kendo chiemo koa e it yiende manie alwora. Ma en nikech Nyasaye nochweyogi ni mondo omi gidak kuonde machal kamagi kata gicham gik machal kamagi nikech mano e yo kende maginyalo yudoe chiemo kendo ginyalo yudoe arita makare ma ng'ato ang'ata manyalo temo kawo ngimagi oknyal chope kata lee jowetegi manyalo chamogi kik chop irgi e yorno mayot. Ka achiel kuom mano, nitiere kudni moko kata lwang'ni moko ma pot dendgi chalo kod rangi mar it yien magidakie manyalo konyogi bende mondo omi ng'atno manyalo temo negogi kik nengi to nengi mana kaka it yien.

Kute mang'eny osemonjo it yiende kata cham ma jopur opidho e puothe. Ma en kaluwore kod koth ma osebedo ka chwe mang'eny kata yamono mar tuoche ma osebedo kabiro. Ne geng'o kutegi mondo omi kik cham it yiende magin kaka alode ne dhano kod lee, inyal nyiew yedhe ma inyalo kuo e wi it alodegi ni mondo omi kik gichak gidag e it yiende.

Maua mankod rangi ma opogore opogore kendo ma chalo aka makwar kod ralum kata mano machal kod jamna en kod ber nkech olombo wang' welo duto ma obiro limowa e ute mawadakie, kaachiel kod mano, jo nonro nyalo tiyo kode e fwenyo gigo duto kata ber moro amora maginyalo kelo e ngima mar dhano kata e ngima mar lee machamogi. Kaachiel kod mano, nyithi sikul bende nyalo somo kaka yien ni ite obedo kata opangore e kor yien.

Ne biye ka ochamo tielo mar apoyo kata kor apoyo to olemo duto ma oolo biro bedo kod tuoche nikech okgibichopo nyaka e okang' ma onegonobed ni gichiek kendo inyalo chamgi kod dhano. Kudni machamo apoyogi ineno e potgi kaka madoadoa marochere ma kobedo bang' kinde mathin ka ok owuok to biro kelo tow mar apoyoni. Ka inyal geng' tuochegi en kaka geng'o biye manyalo chamo apoyogi ka oti kod mbolea maa dipo mar lee kata mara winy kaka gweno, dhok, diek kaachiel kod rombe. Mamoko en ni inyal tikod buru moa e kendo moted kod yien mondo omi ogeng' tuoche manyalo kelo mar apoyoni.

Ne pidho cham ma iholonegi pi e puodho odiechieng' kodiechieng' kata sa ka sa, anyalo keto agulni madongo mag kano pi e kiep puodho ni mondo omi cham duto ma apidho oyud pi e okang' magidwaro kendo gidong mapiyopiyo. Kaachiel kod mano, anyalo gero gino ma dho ngere dendo ni green house ma en ot makare maumo puodho mageng'o ng'wech ma cham nyalo witogodo pi ne alwora. Mogik anyalo keto mashin kata keto stima e puodho manyalo miyo keyo pi bedo kod teko makare e sa ka sa ni mondo omi kik abed ka adhi e puodho pile ka plie. Anyalo keto jarit e puodho mondo omi kik lee bi keth cham ma opidhi, kata jokuo kik bi mondo omi okwal cham duto ma apidho e puodho.

Jopur yudo tiegruok kaka inyal pidh gigo duto kata yiende kata alode kata cham mankod kodhi mathindothindo kendo kaka inyal ketnegi mbolea manyalo miyo giti mapiyopiyo. Kaachiel kod mano, chamgi kata kothegi ipidho ka itiyo kod lwedo kendo ikuongo iketo oula mathindothindo makod bor maromre. Mogik, itime ka iriewori kata ka ing'iyo piny kendo ka ing'iyo kanyo ma ipidhogie. Kaachiel kod mano, okonegoni ng'atno mapidho kothe onyon kanyo ma oketoe kodhi nikech ka otimo mano to ma dhimono kodhigi mondo omi kik giti to gibiro wang' e bwo lo.

Tich mar loso bao kata mar goyo randa kata ng'ado bepe mondo omi olosgodo mesni kata kombe kata kitendni, osebedo ka miyo jomatiyo tijni pesa nikech ka giuso gigo duto magiloso to giyudo pesa maginyalo timogo gigo duto magidwaro. Kaachiel kod mano, nyithindo duto ma odhi sikul kendo osetieko nyalo yudo kar tich kuonde machal kod magi. Yorno machielo, sirkal nyalo yudo pesa kagichoko oshuru e kuonde tije machal kod magi. Mogik, jogo duto matiyo e kuonde mag loso chiemo kata magawa, nyalo uso ne jokmatiyo e kuonde machal kamagi chiemo machalo kaka chae, nyuka manyalo miyogi teko kendo gin bende ginyalo yudo pesa.

Mondo omi iti kod camera mar menyo gigo duto madhi mbele e alwora mari, ibiro kete e wi kete mage mondo omi ochung' makare, aeto bang'e ibiro menye mondo omi ochom tir kanyo ma ng'atno mawuoyo kata matimo gimoro ochung'ie. Kamachielo, ka en kod gino mamenyo ler to ibiro chimo gino ka ong'iyo wi tado kata ka ong'iyo ng'atno matimo gimoro, mondo omi inyal bedo kama kare e neno gigo duto madhi mbele. Kaachiel kod mano, en kod kanyo ma inyalo winy mondo omi ng'atno kata gino ma imenyo obed machiegni kata mabor kata obed maduong' kata obed matin kaluwore kod kaka idwaro ni mondo obedi.

E tugo mar tuomo mipira ma olos kod kidi ka itiyo kod kede ma wiye obam, en mor makende ka jogo duto mane ingodo kata oganda mane ungodo oloyo kata oyudo loch nikech en gino makare ka uyudo loch nikech ber dhibedo ka omiu zawadi moro. Ka achiel kod mano, ka jatugo maru otugo maber kendo opuoye to en mor makende mabiro ne oganda maru. Mogik en ni yorno duto ma ng'atno ma bedoe kama iloyoe en kaka korwakore e yorno mamoro ji kata ka ka orwako lewni madongodongo.

Gino mar tich ma iluongo gi dho ngere ni fut inyal ti godo e loso kata pimo bor mar ot kata bor mar gino ma didwar mar pimo borne. En gima itiyogodo gi jogo ma gedo kata jogo maloso gikmoko kaka mesa. Funde mag loso ot nyalo tiyo kode e pimo bor mar kite ma gigedogodo kata bao ma ilosogodo tado kata mabati ma idalosgodo tado. Kaachiel kod mano, en kod rapim ma ondik kuome manyalo chakore gi mita kata e fut ma ondik kuome gi rangi.

En lit mang'eny ka ot ma ng'ato odake omuki kata omonji kendo jokmachal kamagi koso kanyo ma ginyalo niondoe kata kama ginyalo kanoe mwandu duto magin godo. Kaachiel kod mano, oken gimaber ka ng'ato kata janek kata jaketh mwandu biro to ketho ot ma ng'ato osegero kendo osebedo ka odakie. Kamachielo weche duto mag laro lo kata ywaruok mabedo e kind ji manie anyuola achiel, nyalo kelo ich wang' manyalo miyo ng'ato chulo kuor kod muko ot mar nyawadgi. Sirikal bende nyalo muko od ng'ato kata koth kata gigo duto manie alworawa kaka yiende be nyalo muko utewa mawadakie.

Jogo duto ma manyo tich kawuono ne one ka obedo e mbele ofise ma indikoe jotije, kendo e lwetgi ne giting'o barupegi mag tich ma nyiso kaka gidwaro tije magidwaro kata kuonde magisechopoe kod sombgi kendo barupe duto ma omigi e skunde kata e kembe duto magiae mamiyogi tich.

Yiero jogo duto matelonwa e migao mar siasa osebedo kakonyo ji nikech gichung'nwa e i sirikal kendo gitero ywak mar jopiny kendo dwaro duto mag jopiny e i bunge kata ne jotend piny. Kaachiel kod mano, timo yiero miyo wayudo jotelo makare kendo jogo duto machuny jopiny dwaro manyalo kelo dongruok kaka e yorego mag trhieth, yorego mag wuoth kata yorego mag somo mag nyithindo ma jonyuol onyuolo. Kaachiel kod mano, ma en yo achiel ma jopiny yudogodo ratiro margi ma sirikal omiyogi mar goyo kura.

Nitiere yore manyien mag somo kendo kaka ginyalo konyo nyithindo duto ma dhi skul e piny manyasani mondo omi giyud lony mankod okang' mamalo kata ne nonro manyasani. Ka achiel kod mano, nitiere yore moko ma inyalo konygodo jogo maok winji kata oknyal wuoyo ka itiyo kod lwedo mondo omi los kodgi.

Osiro paka iyudo e jikon kata kar kano chiemo ma otedi kata gigo duto ma odong'. Gin koda bor mopogore opogore kendo inyal twegi e wi reru mar jikon kata ot moro amora. Ginyalo ting'o gige tedo kata sande kata agulu kata gimoro amora mar ting'o pi kata chiemo. Ka achiel kod mano, ginyalo bedo kod rangi mopogore opogore kaluwore kod kaka jama olose oketo. Ilosogi kod tuoro kata konga moa e puothe.

Nyombo manyasani e pinje mag luo ong'awore malo ahinya. Ma en bang' ka jathum mong'ere ahinya ne obiro gi nyamburko modhuro kendo matiendgi dongo dongo kendo ma bechgi tek ahinya ka achiel kod mano kit rakwuok mane giruakore godo mae koting'o angolo mane giruako marotenge kaachiel kod lewni mineno mana e pinje mag Nigeria ma nyiso ni joluo gin joma nigi nyadhi kendo joma omew ahinya kopog kod jogo duto kata jogo ma odak e piny mag Kenya. Mae nyalo nyisowa ni wer kata jogo duto magoyo thum nikod pesa kata mwandu mang'eny kendo nyalo bedo ni ji mang'eny dhi bedo kod dwaro mar donjo e kambi mar wer kata bedo gi mit mar dono ewer.

Tiga en lee ma ng'ute bor, kendo dende nikod rangi ma opogore opogore, kendo ma ogorore e yorno mamiyo mor ne wang'. Kopogore gi mano, borgi nyalo chopo yiende ma oti e bunge ma gin tiere. To machielo, en lee ma onge bor, kata onge, ok nyal chopo e bor ma en godo. Ma en gima osemiyo pinje kaka Kenya man kodgi bedo gi welo ma odhuro higa ka higa. Mabiro neno le, kendo chulo pesa, mar neno le machal kama. Wechegi duto nyalo nyiso ni tiga en lee maber ma ka piny moro nigodo to en mwandu maber ahinya. Ka achiel kod mano en lee mane Nyasaye ochweyo kendo onegore bed ni wapako odiechieng' ka odiechieng', kendo ka waneno pile ka pile ni mondo omi wamiye nying makare, kata mamiye pak makare ka olombo wang'wa, kendo ka wabedo mamor.

Koth ka ochwe mang'eny to onyalo gudore e sewe ma obedo ma onge arido. Ma nyalo kelo twoche mang'eny ma ikelo kod pi ma ogudore ogudore. Kendo achiel kuom twoche machal kod mae en kaka nyaldiema, ka achiel kod maleria ma ikelo gi suna ma odak e pige ma ogudore. Ka machielo, pur be nyalo kethore nikech cham biro bedo kod pige mang'eny ma biro miyo giwang' kendo ma nyalo kelo kech mang'eny ne jogo duto ma odak e pinje machal kod mae. Ute bende nyalo lwar piny, nikech ka pi obedo mang'eny to lowo bedo mayom yom kendo teko mar ot dok piny. Mae nyalo miyo tho bedo mang'eny, ne ji ka ute olwar kuom gi. Kata ka yiende, tiende gi obedo mayom yom ma onge lowo ma olwar kuom gi.

Migao mar tudruok e pinyno mar Kenya oteloe kelo weche manyien matimore ka kod kacha, pile ka pile, odiechieng' ka odiechieng', ne jopiny ma chiko itgi ne ng'eyo, kata fwenyo gigo duto manie alwora gi. Ka achiel kod mano, gisebedo ka gitiyo kod lony manyasani, mondo omi weche duto ma gimanyo e pap kata kuonde ma gidhiyo e tich, ochopo ne ji e wang' sa ma ok odeko. Mondo omi gigo duto ma dwaro mondo otim e sa makare, tim e sa makare. Ka achiel kod mano, gisendiko jotije mang'enyeny ma osomo weche ma otudore kod weche mag tudruok, ma miyo koro nyithindo ka osomo to nyalo bedo kod gombo mar somo weche mag tudruok e piny mar Kenya.

Rameny golo ler no ma kiketo e kor ot ma rachar to ndiko duto ma in godo nenore maler. Gini en gima osebedo ka konyo jopuonj, kata jogo duto matimo tiegruok moro amora e kuonde duto ma gintiere. Otiyo kod teko mar stima mondo omi ochiw ler ma engodo.

Wang' jowi ma idendo ni KN ang'wen abiriyo, kelo weche manyien sa ka sa, odiechieng' ka odiechieng', ne jogo duto ma nikod wang' jowi, kata man kod redio, magombo winjo weche manyien ma tuch e lak sa, ka lak sa. Kama chielo, gin kod puonj mopogore opogore, kaka mag pur, ohala, thieth, somo kod mamoko mang'eny. Kaachiel kod mano gindiko jotije matimo tije mag wuoyo, menyo ji kata choko weche kata kuonde ma weche moko timore timore odiechieng' ka odiechieng'. Gima chielo en ni sirkal nyalo yudo ushuru kuom kembe machal kod magi, mondo omi gitim godo dongruok e pinje gi.